Konamgei ak ng'alek chetesei tai akere ane ale maripot mising chito kopur eng hoteli amun eng kasarta nebo raa inyoru chito ngoyikopur eng hoteli komito piik chemuch komeiyo ara agere ane ale makat hotelishek kotindoi CCTV asikopit konai kole pichoto kotos kakipar amunee kora komak hotelishek kerip asikopit koripokis piik kokaba hotelishechoto.

Kikimwa kele yochei eng karonet kokeng'et keitoi kitandet noto ko amun chito nekimwaa kounoto kokimachei kokararanit kot akopanganak kora chito noo iitoi kitandet kokang'et ko chichoto koku kole panganat ine eng sobenyii amun ngomeite kitandet kou kele mepanganat

Kikimwa kele makat keito kitandet eng kila karonet amun kiite chito kitandet kokeng'et kotililitu kot ako kararanit ako chito noto iitoi kitandet kokang'et kotoku kole chichoto kopanganat eng sobenyii

Anee eng kerenyu akere ale makat kenet murenik koyai boishetab kot amun much koit kasarta ne akoi koyai boishonoto neuyoo kaimyan kwondonyi ko akoi koyai boishonoto amun makoi koyai chito neimyoni kora koyoo kachutko kwondonyi ko makat kotoreti inendet koyoichi boishonik cheterter ara makat kenet murenichoto konai koyai boishonichoto bo koo

Ane aboishee tukuk cheterter asikopit ayai konyu kobanganak ako tililit eng tai ko ayoe boishet neu keun koyoto eng Kila betut ko ngaun konyu eng Kila betut kotililitu kora komuch aboishen tukuk cheu kitambaok atuche komoswek cheterter eng koyoto asikopit kotililit koyoto

Yo atinye ng'oto komuch amut eng kasarwek cheterter kowendot kasarta nemuch amut inendet kowendot ko ndamong'u eng boishe nyuu komuch amutat inendet kora koyoo mamite boishet kora ko betunoto komuch amutat ng'otonyu asikopit kowendot ine